Bo kamanut mising koroi eng kokwet amun biichu kondoi paipit nebo beek ako toreti mising biikab kokwet amun boishen biik ako boishen tuga kora, ko ngomami beek, komami sobet.

Koroi kobo kamanut mising amun eng yu ageere biik che indoi paipitab beek ako biik kooishen biik eng korikwai ako pise imbaarenikwai ako pae tugwai, ngo mami beek, komami sobet eng kokwet.

Ketit nemi yu ko ketit nebo machungwat nekikure maperek nepitos eng kokwanik ako ngeam kokimiti kelek ako chopei kora borto kokimit.

Mi kainaik cheterchin ak cheterchin eng kokwenyu chebo tipik Ako kainaik cheamuchin amwa nguni eng yu ko Chebet Chepkoech Chemutai Cherop ak Cheptoo

Kondoishekab kokwet ii ko biik che echen mising' che kigonyiti en kokwet. Amun icheget che ineti biik ng'alek che kamwa serkalit agoicheget che toreti biik ye kabiit makosa age tugul koicheget che ibko ng'ololchin biik ibkotepso komye.

Kitoret biik mising kandoindet ne keguren Daniel Arap Moi amun: kiigochi lagok chego en sukulishek, akotech sipitalisiek chechang, ak sugulishek ii, akoyaat kapindege ole biik en emet.

Kandoindet ne kigosirto ne kiguure Daniel Arap Moi ko kitoret biik mising, amun inendet kogimi chego che kiigochi sugulishek asi kobit koluu lagokab sugul, agotech sipitalishek che eechen, agotech kapindege ole biik

Kotinye chito miondab seriat koyoche mising kenegityi inendet ak keng'ololchi, ak kigochi inendet matumaini kelenji isobe, ak kemwochi kora agobo sipitalisiek cheu Hospice chemiten tagitarisiek che kisomonchi kogany mianoto bo seriat.

Koroi komakikonori amun nebo kegese en imbar komoche keib koit soko ole kioldoen en saisiek che nwogen amun ngotebi ko yochegitu haraka ago kon hasara en kobotindet.

Moboiboienchini ng'alekab sipitalisiek chechang chebo emet amun ngomut chito lakwet sipitali keteben chepkondok asikobit kepiman lakwet ak kigochi kerichek. Ago sipitaliseik che chang komotinye kerichek kelenchin sigindet kwo ipkwal kerichek en chemist.

Kandoindet nekikure raila odinga kochome bik mising eng olimpo luo amu eng boishet nyi nebo biik.

Kigitangasanwech betut ne kigosirto agobo clinic ne kimiten kokwenyon nekikabwa tagitarisiek konyo kobiman biik ngotkotinye ugonjwa itab seriat ago kyowe ago kigibimana ago kyoboiboenji amun motinye mianoto.

Lagok chechang en kokwenyu ko mising konome miondab ting'oek, amun icheget chechang inyoru kourerendos en olinbo sang ole kaitit ago motinye ngoroik che lolong'en anan sweater

Ofisitab meteorological nebo kenya, ko icheket che pimani koristo, akopimani ropta, akoneti biik kole nekit korobon anan tos mami ropta, asikochobokis biik kogol mbarenik kwak

Koneret nebo betusiechu nebo kegoneren rabinik nongen, ko nebo SACCO amun SACCO komuchi kogonor biik rabinkwag en yoto. Ak komuch kosom rabinik loan asikoboishen en tugukwag. Tomo konet serkalit mising biiik agobo konoranoto bo kasari.

Moimuchi korip bankishek waletab rabishek en mpakaishek amun icheget komotinye ofisishek kwag en mpakaishek chebo emotinwek che terchin.

Ngomoche chi kiiyoki rabinik kobun bitonin ko lazima koal inendet simet ii agonde lainda nebo Safaricom, ak kityo koyat M-Pesa. Amun kimuch kiyagun rabinik en olinbo bitonin keboishen M-Pesa.

En kokwenyun ko biik chechang koteme tumtondo ago isto beek che koruiyo en kurgotik ago nkoit kemboi koboishen icheget ii netit nebo mosquito net nemochute mosquito.

Diwali ko betut neo mising en muhindiek amun icheget ko betunoto ii koboiboenchin chi nywan ne indochin icheget ne soe icheget amun mwochin kongoi amun kigomukta icheget kotestai en mung'arosiek kwag ak sobenywan en betut age tugul.

Ngimoche irip chepkondoguk asimakitil iwendi tuget netinye M-Pesa neboishen lipanet nebo till number indoi rapiniguk simet ii ak ityo ilipan iboishen nambainoto.

en kokwenyon ko mising ii ko biik kogole en kombounishek kwag koik mauwek asikokararanit kompounishekwag mising

Boisioni ko bo komonut mising ingebai teta amun teta ko kiit nebo komonut amun igochin icheget chego agomuchi koalda icheget asigonyor rabinik anan go keyeny koig bendo.

Boisioni mi yu ko kiiayai neta kinomiten gaa kogatar sugul. Ago maya boisioni amun ingi mbarenichu ak ngoruryo ak ialde inyoru rabinik chebo barak agomuchi oboishen kora en gaa koik amitwogik.

Ndoger boisioni ko kararan kabisa amun ole mi mbaret ne kararan nebo kobotindet komin tuguk che terchin ak che terchin ngeboisien en amitwogik ak kemuchi kealda alak asikenyor rabinik.

Koroi mi yu ko logoyan ne kararan kabisa nemoche kinet biik kogol en mbarenikwag amun ngokogol icheget komuchi koalda ago boisien kora asikorib borwekwag.

Kanyiok ko tuga che liboni chito ye moche kotunis, wendi inendet koito ak ibkong'ololso ak sigik chebo chepto ne moche kotun ak kogashin kole ata che liponi

En kokweshek ab Kenya kogimiten kondoindet ne kigikuren boiyotab kokwet, ne kiinendet kogiindochin kokwenyin ago kigikonyiti mising agot kingotomo koit chumbek en pitonin.

Mite kipsomaniat nebunu olin ba maasai nekichop inendet taisiek che ngoker tiong'ik, komakanye korikchi ago amakanye koba ole mitei kiyagik.

Kainet nebo kondoindet nebo kanisenyun keguren reverend amun inendet, ko indet ne ineti biik kila Jumapili ago inendet ne indochin kaniset en boisiosiek tugul chebo ketech kaniset. Ago ngomiten tumwek ko inendet ne kemwoe kele asikotuiyo biik en tumoton.

Kainet neo ne kigochin kondoindetab kanisa en kokwenyon ko pastor. Amun pastor ko chito nebo komonut mising' amun inendet ko chito ne igoigoi biik en saet che tinye koimutik.

Boisioni ko kigiyoe kila eng gaa amu kigikole ingwek cheu chutok spinach ago kigiibe sogoni ago ba kamanut missing amu kikinyoru rabiniik che kikitoretegei.

En yu kochobe chito kot ne kiguuren greenhouse amun ogere kogende keturek ago kagobat komye kochop asikogol tugukchik che mokinge inendet.

Momi kiy ireyu nemilebiik amun yu ogere tuguk cheu viazi che kagol kobotindet komyee ogere negit koruryo asikobit koges inendet.

Agere en logoek che kororon kabisa ago yoche kwam biik amun toreti borwekwak. yoche kinet biik asikobit koome.

En yu komomiten kiy nemile chi. Miten mauwek che kororon en yu che kigeere koboiboiti konyekyuk ak keboiboichini mising ye kegol en mbaronikuk koyoe mbaret kokararanit.

En yu ko ogere che kamaa chito ne iboru kole yu ko butchery. Butchery inito komotinye oret age neimuch kegonren banyek, kou mochinit ne kiguure fridge.

En yu ogeere banyek che kakimaa en asista. Iboru kole yu komiten tuget ne oldo banyek, ago butchery inoton komotinye inendet ole imuche kogoneren banyek asi maagitun.

Ndoger boisioni ogere boisiet ne karan mising amun iniger nego cheu chu, inyoru kelchin neo amun imuchi iyeny bendo iam en gaa ak imuchi ialde sinyoru rabinik kora.

Ogere en yu ketit nebo logoyat ne kiguure paipai agere kagoyam keges asi kobit koam biik anan keib kealda en sokoni.